Miten amituakik cheterter en kiagik, miten amituagig ih cheuen Ako mi amituakik chechula tinmiten techinisiek en amituakik chuton tuan . Amituagig cheuen ko cheuu ak mobek koyache keng'achi tuga amituakik choton ih anan ih kemirmurchi ak banget kibikomegekitun ih asikobit komuch koam kiagik amituakik chechulatin ih ko kouu susuek anan tuguk alak chauu chon kikochin anan chon king'olchindo loan amda chumbik ko choton ih ko amituakik che chulatin Ako en abokora kochame tuga amituakik chechulatin kosir amituakik cheuuen amituakik chechulatin abokora kialen en tuget.

Miten amuneisiek asikegany kosaya mosong'ik komakibutyi tua. Amune netai sigekany kosai mosong'ik ih ko asikobit komayai teta kowiren. Angebutyi tuga mosong'ik cheng'arng'ar ko imuch koyai teta koba maet ih , anan imuch kora koyai teta kowiren. Ako maname moet mosong'ik cheng'arng'ar. Konaton amunei nekekanye anan nekeyae kosaiyo korok mosong'ik asikobit ih kebutyi tuga Ako tese Cheka missing tuga ngoam mosong'ik cheamotin ingekerchin ak ingoam mosong'ik cheng'arng'ar.

Miten amituakik chetam keboen kiagik en korani. Missing ko en komositon ih Ami. Amituakik che amituakik chekiboen kiagik ih kocheuu marurek akomiten kora susuek chekikoit chekikuren ih boma rolls ko choton ih kokraran en tuga Ako susuek chemauwen . Anan suswek che chulatin, amituakik alak chekiboen kiagik ih ko cheuu marurek, cha kaking'ochi anan sait age kora anan keng'ochi kiagik mobek chekokibuten bandek anan kora keng'ochi machamuek asikobit king'olchindo chumbik . Amituakik alak kora ko mobek cheking'ochin tuga agetub kokaking'olda molasses asikobit kechoben amituakik chekikuren silage chechome tuga kot missing.

Miten tuguk anan boisionik cheyao temik ih asikobit korib kimnatetab amituakikab kiagik chemengechen cheuu moekab tuga. Ak arek chebo ongokaik en egosiek che koromen. Egosiek che koromen ko cheuu chebo korista anan olaan ooh robta anan kasarta kora nemaet robta nebo kemeut komiten baisionik chenyolu, koyai temik ih asikobit koker kole miten komie kiagik chuton chemengech. Boisionik chekiachin kiagik chuton mengechen ih ko ko keger kele kakichengyi amituakik chenamegei akikor kora en kasarta ko en arek chebo ingogenik ketekyin oleburkei en kasarwek chebo korista en kasarwek chebo asista kekere kele kakitekyi simaib chesireret.

En olemenye atinye koreet neamishen kiagik. Kararan angechobchi kiagik oleimuch koamen amituagik kuak . Angechobchi kiakig oleamen amituokik ih koyae komie boisiet nebo temisiet nebo kiagik missing ko kiagik chebo tuga kararan angechobchi tuga aleamisien amuun toreti noton koker kole mabirtige , kochengchinot ge suswek ak koeibe akoirbe noton tuga en ng'alek cheuu chebo mianogig amuun ih mainamndoke tuga mianuakig ih olan mabendote kotuitos ak tuga alak . Koreet kora ko ko neamuani kole amisiataa ano tuga. En komosuek chechang susuek koamisie tuga kobiyoso ko kakmasuek cherarynotin koamisie komabiyoso.

Boisiet nebo baet nebo kiagik, missing ko tuga konyolu en temindet koker kole kikochi kiagik chik ih amituagig cheyome. Atko ker kole kaigochi amituakik che choton ih chei kochin kimnatet en borto ak kotegak tuga komie. Baetab tuga keboen en saisek cheter ter nyolu keboen tuga en sait noon Katie en saisiek chebo subui . Olon kakitua kekee konyalu keker kele kakikochi tuga amituagik yeitia kekeny kiten kora kinaga bek tuchon akecheng'chi susuek cheimuche koam ko olon kakobiyaso kinaga bek akobiit komuny kiten koit kora saisiek kekei , ko olon kakekei konyolu kikochi amituagig.

Emeetab Kenya ko emeet neindoi missing en kampunisiek cheterter chechobe tuguk chechobe tuguk cheterter kora en emonibo Kenya. Miten miten kampunisiek chenootin en boisionikuak ih cheterter miten kampunisiek cheyae ng'alek chebo temisiet anan cheibe tuguk kong'eten temik ko choton ih koyae boisiet nebo Kochab amituakik komiten kora kampunisiek chebo chaik, anan cheale akoaldo chaik chebo Kenya tea cooperative association ak kora komiten kampunisiek alak cheyae tuguk cheuu chebo koalda magatinik en Emmet. Kampunisiek alak kora ko I koito tuguk cheuu chebo soda en emeet. Ko noton kampunit ne naat kot missing nekikuren Coca-Cola miten kampunisiek alak kora cheuu chebo

Emeetab Kenya kotinye taonisiek chechang kot missing, chekitesen tai boisionik, cheterchin en emeet nebo Kenya komiten taonisiek, cheechen ak akomiten taonisiek chemengechen. Agenge en taonisiek cheechen ih , chenaatin ih ak kigegochi kekuren ih city. Ko cheuu chebo Nairobi ih akobiit korub Mombasa miten kora taonit nebo Kisumu ih miten nebo Eldoret ih, ak taonisiek alak cheuu Nakuru. Choton ko taonisiek cheechen, miten taosheek alak chemengech cheuu taonisiek cheboo kitale , miten taonit nebo kericho. Miten taonit nebo bomet ih ak neuu nebo narok miten taonisiek alak cheuu nyeri, chebo embu kirinyaga ak.

Emeetab Kenya akotindoi taonisiek chechang kot missing chekitesen tai boisionik cheterchin. En emeet nebo Kenya komiten taonisiek cheechen ak komiten taonisiek chemengechen. Agenge en taonisiek cheechen chenaaitin ak kikikochi kekuren city ih ko cheuu chebo Nairobi ih, asikobit korub Mombasa, miten taonit nebo Kisumu, miten nebo Eldoret ak taonisiek alak cheuu Nakuru, choton ko taonisiek cheechen, miten taonisiek alak chemengech cheuu ih taonisiek chebo kitale, miten chebo Kisi, miten taonit nebo kericho , miten taonit nebo bomet Al neuu nebo bomet miten taonit cheuu nebo nyeri ih, embu ih, kirinyaga ih.

Miten oratinwek Che otesentai olon oboe kiagikyuk baet nebo kiagik ko terter Ole keyoitoi kosubge ak Ole aamisiotoi kiagik Che terter kiagik cheu nego ko Imuch keget koba Ole ageten ak komuch ko agetyi ge ko kiagik alak cheu ngororek kegete koba osnet asikobit kochengchijigei sogek ko en kiagik cheu tugaa ko kialchi icheget suswek Che kibutyin en koo ko en tuga Che mondoi kegete koba ko agetat Ole aboitoi kiagikyuk aboe subuhi kakoti kegee keboen chumbik ak yeityo kinaga bek yon ko kotwo en yoto kechingji kora amitwogik Che ame cheu marurek

Emeetab Kenya inguni ko kikondoji kandoik mutu anan laitorinik muut. Kong'eten ingonyor emani baunatet, kobun kiplelachek ko ki kandoindet netai neo ko bayat inendet nekanyirot jomo Kenyatta. Koyai inendet boisiet netai ko ki prime minister kokanyor emoni baunatet, yeitia en kenyit nekiisubu, konam ng'echeret nebo baunatet nebo emeet akoik akoek kandoindet netai nebo emoni. Kiindochi Emmet nebo Kenya en kasartab kenyisiek taman ak ang'uan yekingosirta inendet en kenyitab elibusiek taman ak sokol ak sabini ak sisit. Kokiyai boisionik chekororon. Kitoret koker kole mamiten rubet emet ak kebos ng'alekab miannuagik akobos ng'alek chebo abusnatet.

Kokwotinwek cheterter kotindo ole kipangandake ichegen en ichegen miten kokwatinwek chemekindos biik en kipagenge ak komiten kokwatinwek chemekingee chi kararan an kemekyinge kipagenge amun toreti noton koyai biik boisionik en kipagenge che imuch koib bandaptai ago mau oloon mekyinkee chii amun miten boisionik che imuch komayai chi oloon kameny ineken ko en biik chemenye chechang ko oloon mokyinkee toretet chi agenge en ichek konyoru toretet kobun biik alak chemekindos tugul kararan kemekyin kipagenge amun isudoen bichoto tugul boisiet agenge neu Nebo koyai boisiet en imbar netoreti Kobos rubet.

En kasarwek chekimiten inguni kokikowalakis boisionikab murenik ak kwonyik, kosubke ak oleuu emeet en inguni , en keny ih kokitam komiten boisionik ih cheyoe kwanyik ih ak kokimiten kora boisionik cheyao murenik. Kimoko nyalunatin koyai murenik ih boisionikab kuonyik ak komokochamtayat kora koyai kwonyik nboisionikab murenik. Boisionik chekitesentai murenik en keny ih ko ki cheuu chebo koker kole kabai inendet ih kapchi chechuak , en ng'alek cheuu chebo amituakik. Ko cheyosok akichek kokinyolu koker kole kayai boisionikab ka kou chebo kobut kuenik ih , Karam bek ih ak kochobchi boisiekauk amituokik. En kasari kokikoyai chebyosok boisionik cheyao murenik. Amuun Kiko walak emeet

Baetab kiagik kobo kamanut ih en temik anan boikab kiagik en emoni bo Kenya. Tinye kamatik anan kararaninwek missing amuun kinyorunen tuguk che ter ter. Chetareti temik en bik cheboe kiagik konyorunen katoltolleywek cheimuche kotoldolen minutikuak ak kora kora kiagik cheuu tuga akenyorunen chego . Koa lak chemakikee cheuu kirugik kemoche keboisien ketemisien ko alak kora koi much ih kialda asikobit ih kebokeeny, akiam banyek, bo komanut baetab kiagik amuun kikosir bik oleo boisiet amuun ngeib chego kobar oret kobage lubani, noton kikotoret bik konyor magatiatab Kila

En kasarta nekiboe kiagik komiten ortinuek cheyoche koker boindetab kiagik kole keboisien asikobit ih Kobos wechetab amituakik. Nyolonot kikochi kiagik amituakik cheyamegei anan ih cheimuche kotar asikobit ih komawechak . Olon kikochin kora ih susuek tuga konyalu , keker kele kakikochi suswek chema chemachang anan chemayame kowechawech kikochin kotuten asi angotar ketesyi konaton kotoreti Kobos wechetab amituagig ko en kora amituakik chon kikere kele matar tuga anan kang'et en maingonik koimuch kium asikekonorchi asikonam en kasarta non kakosiororso. Bo komanut angerib komawechak amituogik cheame tuga.

Boisiet ab mashinit en temisiet ko koib wolutik Che Chang kot mising en ngalek Che chebo temisiet boisiet nebo mashinisiek ko ki kotoret bik asikobit ii koger kole kakiyai boisiet neo neu angeboisien mashinit en kasarta nekitemote Anan kesemberi ko chokyin kot mising kosir non koto yoe bik ki kotoret mashinit koger kora kole kabosyi bik boisyet anan kotoret bik komyumnyum boisiet non koto yoe bik en kasarta negoi angoyai mashinisit boisiet nebo temisiet ko nyumnyume mising ak kochkotoen nekata igoen gee olon koto yoe bik kararan kora angeboisien mashinit amun yoe kotesak rurutik amun yoe komie mashinit kosir chito

Miten komoswek Che boe tiongik en emet nebo Kenya choton ko nootin amun tesentai serkalit boisiet noton nebo keger Miten komoswek Che boe tiongik en emet nebo Kenya choton ko nootin amun tesentai serkalit boisiet noton nebo keger kele kakibai tiongik agenge komoswechoto ko mbuget neo ne kiriben tiongik nebo maasai mara Ole miten tiongik ab timin Che terter Cheu ngetundo ak tiongik alak komoswek alak Che kiboen tiongik ko nebo Uhuru park ak alak komiten komosta nebo Nairobi Ole kiboen tiongik korik Che kikingot ak komiten kora komoswek alak chechang en emet nebo Kenya Che keboen tiongik kakibai tiongik agenge komoswechoto ko mbuget neo ne kiriben tiongik nebo maasai mara Ole miten tiongik ab timin Che terter Cheu ngetundo ak tiongik alak komoswek alak Che kiboen tiongik ko nebo Uhuru park ak alak komiten komosta nebo Nairobi Ole kiboen tiongik korik Che kikingot ak komiten kora komoswek alak chechang en emet nebo Kenya Che keboen tiongik

Temik oleo kochame kobaishien bomit nekisiache kotesetai boisianikuak cheuu chebo boisien bomit nekisiache olon bitekiagig chekanam kerbesik. Anan keboisien kora bomit nekisiache olon bite minutikuak chomee noton biik ingekerchin ak cheuu chebo ingeboisien mashinisiek cheuu terek ta amun nyorchinige bik bomit nekisiache en nyumnyumindo anan en aliet neityin icheket angekerchin ak bomit cheuu chebaisien mwanik kararan bomit nekisiache amuun boisiet nyuan kochaktai ak imuch kobaishien chitugul ih amuun mauui elekebaisiatoi bomit noton ingekerchin ak bomisiek alak cheimuche komache chito cheiboru olekiboishaitoi.

En komosta ne abunu komiten korikab kabatastaetab lokoiwek chenoyotin kot mising' ma agenge keteshet nenayat eng' komosta neamii amun chomei biik kokas ketesioshek cheterter amun terter tukuk chemwoei keteshoshechu anan kanetisioshek chekonu keteshiet nenayat mising' en komosta neayobu ko keteshiet nebo chamgei FM ak kosub ketesioshek alak cheu kass FM mitei nebo tach FM ak kora komiten kitwek FM ko en biik chon kikosomonso kokose ketesioshek alak chebo lugha ishek chebo kiswahili anan ko kingeresa cheu keteshiet nebo citizen miten kora chekosei keteshiet nebo milele ak miten chekose ketesioshek alak cheu Hot96 ak alak

Boisiet ab mashinisiek en mbarenik ko nyolu keger kele kokiyochi boisiet ne kararan anan kerib asikobit kobois komie en mbarenikyok mashinisiek ko nyolu kerib ak keboisien komie kichenge bik Che ingen koboisien mashinisiek asikobit komangemak Ole nyolu keripto mashinisiek asi kobois komie ko en cheu bomit Anan pumbit ne kibisyen ko nyolu keger kele kakiun en kasarta nekoketwoen keboisien asikobit komatimak simdo koter Ole kibisyen ko en mashinisiek alak Cheu whilbarit Che tindoi mukungoik ko nyolu keger kele kakiil mukungoichoto asi kobit kotestai kwo ak kelaen tuguk Che kiibe koba mbar Cheu keswek ak keturek

En temisiet nebo nganuk ko mite ortinwek Che keboisien keyoen boisinoto ak angoit kasarta nebo keges nganuk ko miten mashinisiekEn emetab Kenya ko miten korik aengu Che kengaten ngatutik miten kot nekengoten ngatutik nebo kaunti ako miten kot nekingoten ngatutik nebo boror nebo emet nebo Kenya Anan en serkalit neo en serkalisiek chuto oeng anan korichuto kingaten ngatutik oeng ko tuan ko toreti en teeksetab emet toretigeib tuan en kibagenge amun miten boisionik Che Imuch kimokeyoe kot nekingoten ngatutik nebo kaunti ko konyo kotoreti kot nekengoten ngatutik nebo boror kosuldaen boisionoto kot nekingoten ngatutik nebo kaunti ko ki kotoret koityi bik en komoswek chebo gaa amun kikebchei komengekitu korotinwek asikobit kotestai boisionik ab bandap tai Che keboisien kebut ak kekonor miten ne kekuren combined harvester ne kese nganuchoto ak koyochi boisiet tugul Kota koik nganuk Che tililen angamun kesei ak kokut chabuk Che tindoi nganuk yeityo ko konor en kit neibote asikobit konyo kinde mobugoik Che ki konoren minset nebo nganuk ketesentai en mbarenik Che echen kot mising Che imuch konyo koges mashinisiechuto angemin en mbarenik Che mengech ko yoche kesir bik Che kogese nganuchoto

En kasarta ne kiboisien mashinisiek en mbarenik komiten cherutik Che bune temik en kasarwek Che boisien mashinishechu anan ko miten kosorwek Che moboisie moshinisiek ago koyoe noton kotelso boisionik noton ko agenge en kewelutik chebo mashinit mashinit kora sait age olon kotwo Anan olon mi miten nekame keboisien rabisiek Che miten barak kot mising kechob ak kewelutiet ake anan komemuch itindoi bik Che ingen kokweri mashinisiek Che iboisien ake kora en kewelutik chebo mashinit ko miten mashinisiek Che keboisien kimnatet nebo sitimet ko en abakora ko tom kimnatet ab sitimet komoswek en emoni kewelutiet ake ko nebo ribet anan koui kerib

Miten mashinisiek Che keboisien mising en koroni cheu terekta ak paipusiek ak komiten kora Ole keripto mashinisiechuto ko u mashinisiek chebo paipusiek ko nyolu keker kele kakibolchi ngwony Ole mo kwere asista asi komayai kora kotyolso koser bek mashinisiek alak Che kiboisien en mbarenik kou mashinisiek Che kigesen nganuk miten kora mashinisiek Che kegeen tuga ak komiten mashinisiek Che kebisyen bomisiek anan kora kekuren pumpit mashinit nebo pumbit ko nyolunot keker kele kakiun en kasarta ne koketwoen ak kora konyolu kora kill komosta ne kiinye olon kichile kobwa kerichek

Miten oratuniek chekiboisien keribe mashinisiekab imbar nyolu keker kele mashinisiekab imbar ih kokaboisien chito neingen komie asikobit ih komangen amuun ih miten barak kot missing alietnyuan . Oret age neimuch keriben mashinisiek ih ko kekonori en olekararan . Ole maimuch koityi lakok asikobit ih kong'em anan ko bik alak tugul chon manyolu konam mashinisiek. Oret age nekiriben mashinisiek chuton kiboisien en imbar ih en chetindo komosuek chekiile asikobit kobaise komie konyalu keker kele kagiil choton cheuu ulbarit nekitoreten tuguk en imber konyalu kiil asikobit kobois komie. Moshinisiek chon kiboisien mwanik konyalu keker kele kakirib en kakmasuek chemi maat.

Boisiet ab mashinit ne kigeen chego ko ki kotoret mising temik cheboe tuga en changindo angeboisien mashinit nekigeen chego ko kochaktai boisietab keetab chego mou olon kokigeen eut ako kora boisiet kora nebo keetab mashinisiek ii ko Kararan kot mising mainamdoi murindo anan simdo chego kou Che Imuch konamda boisiet nebo keetab chego keboisien eut mashinisiek ko ki ko toret asikobit koker kole kochokyi boisiet ne koto yoe chito koboisien eut

Akoikoe tiletab butek ab kechirek keboisien eut kosir ngeboisien masinit kit ne kiyaan acham tilet nebo eut ko Kararan amun michokyin tilanato nego ak kiyoe komie kosir nebo masinit angetilen masinit ko yoe artet anan kechirek sait age ko koariogenso ko Kararan nebo eut amun kikonaita kechirek chito nebo kechirechoto ko teleldos icheget asikobit ketiji butek

Meten ih kiruakindet en komosto neayabu neinendet kondochin komosotokikuren inendet Benson Bett. Kiruakindet nebo komosto neabunu kosuldaen boisionik choton chekororon kot missing, cheuu chebo koker kole meng'isie bik en kokwet en kaliet ak koker kora kole mamiten ng'alekab kampaket en kokwet. Kiruakindet kora kotesen ndai boisionik checheng ih , chekoraran kot missing. Kikotoret kirugindet kokirinda chobet nebo maiyek chemaiyanatin en kokuatinuek ak kikoyon icheket cheisuldaen boisionotonkiruakindet kora kondochin inendet ih akokure tuyosiek cheng'lalen ak bik chebo kokwotiniek kiruakindet kora keibchin bik ng'alek cheyabu serkalit neo.

En emetab Kenya komiten ng'cherokab kandoinatet cheterter, cheisubi bik, miten ng'echerokab kandoinatet chebo kandoikab ng'uany akoi kandoik chebo barak. Chebo kandoikab ng'uany ko cheuu chebo county ih asikobit korub cheboo kandoikab neking'aten ng'atutik anan chebo kotot nebo bororiet anan ng'echeret nebo ak kandoindetab laitoriatab emeet, kosub amuun laitoriatab nebo Emmet ko inendet ih nebangoni olewendito emeet. Inendet nebangoni bandab tai ak boisionik chetesetai meng'ik ak koine nekere kole miten komie me'ngik chebo emet.

En ko negit ii komiten tuguk Che mile bik Che kokoyaak Che choto ko cheu ngalekab bolatet en emet en ko negit ii ko koger kele ko kolany matab bolatet en emet Ole tesentai kandoik Che terter boisionik kwak ii chebo kosom ngecherok en lewenisiet neo nemiten tai nebo elipusiek oeng ak tiptem ak tisap ko kotestai ngalekab bolatet en emet Ole koger kandoik chebo emet ii kowolchingei ngalek kandoik chebo komosta nebingoni serkali en ko negit ki koger bik ko uon ki ngole ichek kandoik Che miten en bounatet noton ko ki koyai bik chebo emoni bo Kenya kimakitinge kamangunet kandoiset nebo emet

Eng' sobenyon nebo kila anan sobenyon nebo atkan tugul kenyoru biik chemokchingei toretenyon eng' kasarta age akane kokiratoreti chii nekimokchingei taretenyu ak kibaibait inendet mising' noton konyolu kora olon miten biik chemokchingei toretet eng' kokwotinwek cho keker kele kakipitu asikobit kekoche icheget toretet ne imuch komokchingei en echek toretet nemokchingei bichu ko neu nebo rapishek cheboishe koolen tuguk chetoretengei toretet ake neimuch kikochin pichu ko toretet nebo kikochin tukuk cheome anan omitwokik kiit age kora kokeker kele kakiloksechi ichek asikobit koboiboitu biik chemuch komokchingei toretet anan komiten lakok chematindoi sikik

En nguni kokironyoru naet akobo Ole akertoi sobet kigoyaan naenaton anai ale sobet keyoe tuguk ko tuten ak oboibonji choton Che kenyoru mising ko en ngalek Che chebo rabisiek rabisiek ko tuguk Che moroisi kenyor ak olon kenyoru ii konyolu iboisien komie anan iboisien en ortinwek Che toretin ak manyolu kora iimge olon metinye rabisiek amun ite kasarta neite inyoru amun makergei kosorwek tugul noton ko kigoyaan ager ale sobet koma kit neui amun miten miten kasarwek Che miten kaimutik ak komi kasarwek komiten kosorwek Che kemiten komie ko Kararan Ke boeboenji kasarwek tugul

En temisiet nebo nganuk ko mite ortinwek Che keboisien keyoen boisinoto ak angoit kasarta nebo keges nganuk ko miten mashinisiek Che keboisien kebut ak kekonor miten ne kekuren combined harvester ne kese nganuchoto ak koyochi boisiet tugul Kota koik nganuk Che tililen angamun kesei ak kokut chabuk Che tindoi nganuk yeityo ko konor en kit neibote asikobit konyo kinde mobugoik Che ki konoren minset nebo nganuk ketesentai en mbarenik Che echen kot mising Che imuch konyo koges mashinisiechuto angemin en mbarenik Che mengech ko yoche kesir bik Che kogese nganuchoto

Miten tuguk Che abwate anan ngalek Che kikinetech en kasarta nekikimiten en sukul sukul kochang boisionik Che ketesentai miten boisionik chebo somanet ako kora komiten saisiek Che kecherengei Anan kecherei lagok ak kora komiten saisiek Che bo keureren anan mucheset Che kigochin lagok olon kakotar somanet sukul ko komosta ne ki tesentai somanet mising ak kigochin lagok tiemutik oloon kaketar kasartab konetisiet toreti noton asikobit konai lagok kole kokokoit ano en ngalek Che chebo somanet

En emetab Kenya komiten mornok chekikikochi asikobit koyai boishet kotononji kertoetab weather anan kotononji ngalekab eleu koristo emet anan itondab emet en kosoruek cheterter miten kosoruek che anan konyoru emetab Kenya ropta neo ak komiten kosoruek chenyoru ropta nemiten ngwony missing' komiten bik chekikikoi boishonoto chekekuren meteorologist cheyoe boishet ana koker kole unee indondo nebo emet en Kenya ak kocherek bik koyai tugul cheyoe en kosoruek cheterter kerker ingochebo ropta anan ko asista olon kokoker bichu kole unee indondab emet kochere temik en tuguk chemokoyai kou en komosto nemoche konyo ropta kolenjik kou en komoswek.

En kokwenyun komiten koinutik chekuren sigik lagokwak kerker ango lagok chetibik anan ko murenik terter koinutichu kikochin lagok kotiengee ak kosorwek che kikisiche icheket olon kikochin lakwet kainet kotiengee kele kokisiche lakwet en kasarta oinon alan olondesetaa boishonik ochon en emet anan kikochi koraa lakwet kainet kosib kee ak bik chetokotupchot chekitaa chekikuren kurenoik miten kounutik chemotobete kekuren bik, agenge en kainutichoto komiten nekekuren kiplangat ii, imuch komite kibet ii, kipkioech ii, kipkemoi ak kipyegon ko en tibik kounutik chemotobete ko cheu chepkoech ii, chelangat ii, Chepkemoi, mi cherotich.

Mornet nebo EACC anan kotuyet nebo EACC ko agenge en kotuiyoshek en emet nebo Kenya netieme kokirinda ngalekab asoya, EACC kokikoyai boisionik chekororon ii asikobit koker kole kokiboishen komie rabishek chon kikochin kondoik kobakoyaen boisionik en komoswek cheyobu icheket kikotoret EACC koib boisionik chebo soet en ngalek chebo libanet en emonibo Kenya angoboishen soet kotoreti kebos ngalek chebo asoya amun iborukee kele kakilibanda ono keboishen simoit.